Ore taa enasiai na kegita ele biasharai apik biashara enye metodili neiteleki emisa pee eutumoki lainyangak atodol niaku ina siai nagita aasa naa keitisipisho amu ore kuna marashini aashu kuna tokitin natii kuna tupai naa keretisho keisaidia oltungani metaa keropil pee meitoki atum naa ele ngusil torrono

Ore taa esiai naasitae tene naa kegirae aitoduaya enikunari Kenya ashu, enikunari eneigil aaku baada oo kulie arin ah 2040 naa. Naa kegirae ai launch

Ore taa enapisha, nakajo kuna history sites, kuna tokiting napuo ilashumpa aing'or, asu kulo tung'anak oshi loitembeaki nkwapi. Neeku kitumiai enaa historical site, peing'orunyeki mpisai, tiatua ilo kerenket. Asu tinakop. Neeku ina, ina esiai naasita nye ena pyramid, naa olosho si le Kenya etii. Etii shumata parliament. Enda aji sapuk asu kitok e Nairobi.

Ore enkabila nanyor tene, naa kuna nanyori amu, kesidai amu keeta endaa asu keidim, keidim atook enkare, na kishu si.

Ore taa entoki naisho enaiposha evictoria metaaku keata sinkir kumok naa kesidaisha enkare ashu keropili naa keata ene nengamunye enkare, neata sii ene neipangie enkare. Naaku inatoki naisho metaa keata, keeta enkare nasila ashu enkare sidai naidim sinkir aatotonie teineweji eton eitu eeyei, naaku kesidai inaare, naaku ninye naisho lelo sinkir inkishui naa iyolo kunda kulee airiak ashu kunda kulee aiposhani nemeeta eweji neipangie enkare, enejing'ie ake eeta, neaku ina tapauti ashu inatoki epaashakino.

Ore taa enapisha, naa enkigeroto ena naitodolu, vile naishoori, vile naok olchani oltung'ani olchani itung'ua sipitali, asu enewueji nemirieki irkeek. Neeku ina, ina kitaduaroto ekirai aitoduaya tene tokulo kigerot loigero, naa irkeek si kulo lesipitali, na ketii ampaka enkolong' nai expire ele shani.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa kajo nanu enewueji naji oshi enclub ashu enewueji nepuo iltunganak aranyie aibuudishaa ate , netii ele , ele tungani loji dj negira apikaki iltunganak isinkoliotin , negira sii aranyaki , netii sii iloita impishai . Niaku inadamunoto adamu tenadol ena enapisha naa enetipat amu kisho iltunganak irkasin nisho sii miburudisha ilukuny enye, tenkata , tenkata efree time ashu tenkata natumoki neku enetipat.

Ore entoki nadol tene, naa enkitarri ena asu e nurse, nakita aitasho tedukuya okuna nomama. Naa enoshi rishata ena naiteng'eni intasati, kuhusu enutai, asu biotisho enutai, onkera asu kuna natoiwutuo nkera, vile naiko pee itubulu nkera eeta larin kutitik, ometaba enaa nilepu. Neeku ina enabae aidim atejo, kekira aasa tene. Neeku, enetipat enasiai amu kiteng'enisho, kiteng'enisho irkitaarrini naa, keyiolou si nomama eniko pibooyo keeya ekuna natumi tenkata enutai. Asu tenkata naba enaa nelo naa entomononi aisho. Neeku enetipat sinye enasiai, kesidai ake teniteng'eni. Naa kitodolu ajo kekira aelewa asu keibung'ita enakirai ajoki, amu kekira ainining'isho. Naa, eton eitu epuo atum ebaare, asu enaduo nayieu tesipitali.

Ore taa ele turur naa, kitasheki cohesion oh integration ashu kibelekenyata te Kenya. Naa kegira aitodolu ele monokie ashu ele ena pisha naitasheiki ilo turur lenye le cohesion o integration. Naa enolosho sii le Kenya itodolu ajo kenyoraa umoja ashu kenyoraa olningo .

Ore taa tene naa eselengei ena nagira aitumia computer naa indim sii aitumia computer too nkoitoi napaash ebaiki negira aisuma ebaiki neeta esiai naasita nebaiki neeta report naaji nagira ariwaa niaku kegira aitumia ormutandao egira aitumia ena computer. Naa keitelelek sii computer mbaa esiai amu keleleku pee itum enaduo siai nabo nitaasa ashu enaduo niriwayie niaku eselengei ena nagira aitumia ena kuna mtandaoni naa ore si egirra aisomea nebaiki negira aitengen kewon ntokikitin ngejuko tiatua naa encomputer

Ore taa ena naa, emashini ena naitumiae, aipimishore. Ashu tenaaku duo etekesaki endaa tolchamba, ena bake enaa enaitayioki naa kisidai pee eyiolouni irkiloi lenaa duo daa, naitayio ina mukunta. Neaku emashini ena naitumiae keenieki ashu keeni ena daa tooltoki torgunia nitelekini neipimi ashu neikeiki, pee eyiolouni enaa kaja irkiloi loota enaa duo daa, pee etumokini atayiolo eropia ashu, impisai namirieki naa, kajo nanu enetipat ena bae amu, inakata eyiolou oltungani ajo kaa kakwa pisai ashu, kainyioo irkiloi lotaa endaa emukunta enye.

Ore taa ena pisha naa enoshi certificate natum oltung'ani teneishori KRA. Keishori ori kunaamba peyie etumoki aitumia toosiatin enyanak anaa emboloto embenki, arashu ejingita iltururi. Ore sii egira aingoru esiai naa keyieuni oshi kumaamba. Neaku enetipat oleng kunaamba teneeta oltungani obaana olotii Kenya. Kulo duo oidipa aatabaiki ilarin tomon oisit neilep. Enetipat oleng kra pin. Enoto sii empalai enye naa keitodolu ajo enoto empalai e compliance.

Ore taa enapisha naa ore entoki nayiolo irpirta ena naa ore ena naa ewueji ena napikieki ingarin eilata , naa kajo nanu ore kuna naji shell naa endelea oleng amu minepuno ninye ngarin ,kekumok iwuejitin nepikieki naa kelo neibaa sinche ngolikinot egira ailepie eilata ashu egira aitadou kake enetipat pee epiki enkalo irbaribarani , pemitoki naa ngarin atum enyamali etii esafari tenelo neishunyie eilata tongarin , neku enetipat enasiai ashu enabiashara napikieki ingarin eilata naa kiger sii iltunganak tenkumoi neku ketum mwananchi kulo lemeeta isiatin , ketum anoto irkasin , neku kajo nanu kaipongesa iltunganak leshell ashu kulo lopik ingarin iilat toltuururi pokin ata irkulie lemekulo naa kisidai esiai naasita.

Ore taa entoki nadamu tenadol ena naa ilashumba kulo ashu iltunganak lonkwapi eboo logira aimaki entoki ashu logira aimaki entopic naje neku kegira ainininsho nishoyo nkiyaa nishangia sii nduat enye , niaku inatoki agira adamu tenadol enapisha.

Ore taa ena naa kaidim atejo empisha ena ee apa eton eeitu epuonu nkamerani ashu eton eitu advanced ashu eitu eilep Kenya ashu ena top niaku nkameranu kuna ee apa naa kesidai amu eitobikoyie history ashu orkuak Lee apa oo metabaiki ene

Kemitiki eunoto oorkeek enkare eya enterit ashu tiatua oladuo shamba ashu tiatua oladuo mukunta. Ore sii eunoto oorkeek tiatua emukunta naa kemitiki eh osiwuo eya enterit ilo shamba ashu inyial epiron enterit naa, mitoki sii nena ndaikin nauno tolchamba aigila naa, keretoki sii metaa metum enkare sapuk eh ketum enkare enaa eniririkino amu ki regulate arashu kitobir kulo keek enterit metaa kidim atook enkare naba enaa enaishiakino. Neaku enetipat eunoto oorkeek tolchambai pookin naa piminyial naa endaa emukunta.

Ore taa ena naa keji google, naa ore entoki nadamu naa keyauwa google enkibelekenyata sapuk tiatua olmutandao, amu keitumiai ena google teniyou niyolou intokitin naagira aasa tiatua Kenya ashu tiatua eng'eno pooki ake iyie eniyou nitum, naa ketii atua google. Naake sidai amu ketareto iyiok, teniyou maswali ashu iyou ninkilikwanishore ninkilikwan ake google, naa kincho majibu tesiokinoto. Neaku enkoitoi ena olmutandao natareto olosho pookin. Ore sii toonkera e sukuul, naa elo ii neiteng'en intokitin neitu eifunzai tenaduo darasa. Neaku enetipat oleng' ena mutandao loji google tiatua olosho lang' , o tiatua inkishu, amu etareto iyiok pookin. Ajo sii nanu eisidai eke eneitumiai ena google tiatua peiteng'en iyiok intokitin pook nabaa ana enekiyou.

Ore taa esiai nadolita tene naa orkitari ele logira aitibu kuna kerra ashu ena kerai naa kajo nanu keshomoki aabaiki tiatua nkangitie kulo tururi ashu kuna NGOs naa loo laisotuak kepoito abaiki nkerra nepuo ainguraa biotisho oltungani tiatua nkangitie niaku naa kegirae aisaidia ashu arret peyiolouni enaa keeta ai moyian nagira aisumbua enaduo kerrai onkulie ake natii ene wueji niaku esiai ena ee biotisho nagira alo dukuya, naa enetipat oleng peyiolouni enaa ketii nkerra naagira aumia nitu ebaiki sipitali ashu nemebaiki enaduo usaidizi ee sipitali

Ore taa eneweji naa enoshi weji ene oltunganak lemenenga ashu iltunganak ootuata. Naa kepuoi ainguraki osesen tenaa keisawa ,neeta ntokiting naaapiki pee etumoki naa ataanyu mitayuni pee epuoi anuuka .Naa kajo nanu kepikita ene pee eponu iltunganak lenye ashu loopeny osesen, aya pee epuo anuuka .Neeku emochari ena natii atua sipitali ,naa osesen ele olemookure eishu ilo tungani. Naa ina pee eimulumulayioki.

Ore taa enewueji naa ene neji Bomas of Kenya te Langata. Ewueji ene nepuoi aingorrie indalaitin naapasha orkuaki sii loo wuejitin naapasha. Neibungeki sii intumorritin teje jukua. Ore sii ene naa kegira are ena kop e Kenya peyie etum impisai amuu tenepuo iltunganak aingorr inkiguraitin, naa kelak iropiyiani. Neilepunye ina biasha tele osho le Kenya. Naa enetipat oleng inabae.

Ore taa tene naa nkera naa kegira kuna kera aisuma neeku egira aiteng'ena itumiaa enoshi computer ashu laptop naakegira aitumiaa aayiolounyie ntokitin naapaasha aayiolounyie ntokitin naapaasha tiatua olosho egira naa aingorr ena com

Ore taa ena siai kajo nanu ketasaki ti atua eldo Osho le kenya otii eda alo eh shumata ashu eda alo naaji naa samburu noo marsabit naa kengirae apa aikilikuanisho ajo nyoo nagira aietelea te seriani apa egirae ailida tine wueji. Neaku kegirae aihoji iltung'anak metolimu induat napashipasha ashu, intokitin nagira aiendelea tiatua ena Kenya ashu tiatua enkop enye nagira amitiki ninche etum eseriani. Neaku ore kulo watangasaji kegira aya information ashu kegira aya etoki nagira aietelea tilo Osho ashu tina Alo pee epunu naa apik ormutandao ashu itivini . Neaku ina siai nagira aietelea Tina alo eh Tina alo ilo Osho egirae aijulisha kaji egira eseriani enye aiendelea.

Ore taa ene naa olturur loitasheki eh Sheria ashu law e Kenya naa ormutandao ele leidim anotie pookin swali niyieu epirta oloipirta eh Sheria ti atua olosho le kenya . Naa kajo nanu ketii sinye google amu kegira iltunganak aitumia adolie Sheria vile najito too weujitin napashipasha, ashu toltururi lopashipasha neaku eh kesidai sii teniyiolou ajo keetae ena.